Inoni kotuket olekioldoen kerichek olaan kamian chito, koroi kobokomonut en kokwenyun amun toreti biik konyor kerich cheboo atkai tukul koboto chebong'wonindo anan ko olon kakonyaa eeh kipngomutyot neboo chito olon kamian kolenchin konyoo yuton koaal kerikchek, tukaniton kenyoru en kokwotinwek chechang amun bokomonut en etkai tukul, olon kakebiman chito koyoche koal kerichek en tukaniton akomiten kerichek cheboo olaantukul oleame chito.

Bokomonut keyai boishoni amun toreti chitukul anan kimukulmet konai akobo bortanyin, ng'ochametabkee neboo bor nenyin asikostoeng'e tukuk chechang akonyor konyoiset en kasar neming'in olon tomoo kwoo koloit olontokinyoee, olii kora kimuche kenai mionwokik chetinye chito tuukul en bortanyin, toreti chitukul konyor eeh konyoisetakonyor kerichek en bortanyin akobit konyor chametabkee.

Kiwaldagei boisioni maun kinye kokikipendi kitiok oret ak kekany garit newendi olewendi ak kitelelsi ak yeitio ilany ilipanate en oret iwendi omou kasari yoche ketil baruet koron en opisisiek chechang' chemi emoni yon imoche iwe sikekonin katinoton neiboru kole keilipan ago imondoi saa ngapi iwendi olewendi. Olikinye kora kokiyoche keba siten kekany karisiek konyit koron sikependi omou nguni ee biik oleo konyokitile baruet ak yeitio kemwochi sait nemondoen karit en olewendi kokitoret oleo komakochang' biik chebo konyie siten kitile kitiok baruet ak kekany sait nemondo karinoton.

Inoni ko tuketab kerichek olekiodoen kerichek akobo komonut amun nyorchinkee kipkosobe anan kimukulmet kerichek chetos kolukui anan koyee olon kamian, tukaniton kotindo kerichek cheterterchin cheboto chebo ng'wonindo, chebo ting'oek ak chebo olan eeh olan omee chito metit, kora ko tukani kobokomonut amun toreti chito konyor kosobet en haraka akotoret chito ak kokwet sikopit kotestaa kokwet en atkai tukul.

Ireyuu ko ole kinyorunen toretoshek, okere chepyosok koboto boishek cheteleldos anan ko chekoiburyo ko konyee siketoret ireyuu koraa ko miten bik chetoreti bik cheboishen muswoknotet ab kasari koraa boishoni ko imuche inyoru en olon tuukul imuche inyoru en benki bik che koibur ko uni kokonye ketoret, sipitalishek koboto kora sukulishek chemiten bijutok chetoreti bik en atgai tukul sikomuch konyor bik ole komokto ak ee ole kobunoti icheket.

Boishet ab koroi en kasari koko kowalak amun mo kou olikinye, olikinye ko koboishen bik koroiton ineken kolipanen bilishek anan koyoche koib takonyor chito, kasari ko kimuche kinde simoit rabishek anan chepkondok sikobit iyokte, kasari koraa ko imuche ilipanen chepkondok kuuk anan ko bilishek simoit anan ko benki kasari koraa ko kekonoren korotwek chuton benki kasara koraa ko mokimuche takependat ak chepkondok cheteno chuu amun tos kechorenin anan kobirin bik ak koibenin kaikai olon miten benki so kikowala amun kikobois kikonoren benki ako kikotoret kipkosobe mokomuche tokoibot en eunek kwak.

Koroi, ichechuu ko chepkondok ako koitoshe chik ak kobo koroi ko elibushek, koroi keboishen en atgai tukul akobo komonut amun imuche chii anan imuche kimukulmet koolishen ak konyor tukuk cheboishen en kila ak kila. Koraa imuche chii kolipanen sukul anan ko sipitali anan ko tukuk tukul che imuche kipkosobe koboishen en atgai tukul, koroi koyanat en emet ab kenya ako kikiyan kele kimuche kewalen tukuk tukul chemoche chito en atgai tukul.

Noni ko sugulutab barak nebo Kabarak ,ako okere icheget kipsomaninik chekobwonen sugulinuton sikobit kinam kinet en oliton, okere chetoretisie en sugulit neo nebo Kabarak koteben tebutik kipsomaninichuton akobo eletestogee somanenywan ak ole nyokonomdoo suguliniton, akoboto koraa kitebsen akobo tuguk chekoib icheget sinyogonam sugul.

Chechu ko chepkondok chebo silingisiek netaa ko silingitab tiptem, neboo oeng ko silingitab taman, nebo somok ko silimut, nebo angwan ko elatano, bo komonut silingisiechu amun toreti kipkosobe koyaen boisiet nebo atkai tugul imuche kotoret kipkosope kowo tuket ak kowal tuguk akikoi tuguk chekamokotindo, koraa kotoreti kipkosopee koliban koraa bilisiek tugul chemara kokimokyingee silingisiechu koraa kobo komonut amun boisie en temenwek chechang chebo emoni boisie en kokwotinwek koboto kora tukosiek.

Ireyu kokinetesetai kotuyet en ole kiyumen aisirut kowo sirkali, okere kakisir kole arawet nebo koboiboekitun bik cheliboni aisirut ,koraa yuton kokikikochi en emetab Kenya kobun sirkali koyum aisirusiek en emoni, koraa okeree chito anan toretindet kobun sirkali en neteleljin libanetab aisirut en emoni amongu inetishe inendet ako cheree bik tugul koliban aisirut en emoni toreti aisirut emoni sikobit kotestaa en atkai tugul ak kobit kotoret bik en emoni ngobo chebo sugul anan kosipitalisiek ak alak chechang.

Oli ko huduma akobo kamanut boisioni eng kokwet amun toreti biik konyor tuguk chemakchinkei eng serikali. Oli kora komi biik cheyoe kasiit che kikotaban serikali sikotoret biik konyor tuguk chemakchinkei eng serikali. Olon itindoi tabushek chebo aisurut anan chebo kanyaiset anan chebo aisurut chebo chepkondok chebo kamunget anan kora ko lipanetab chepkondok koba sukulisiek inyone yuto asinye ketoretin koboto alak chechang, koboto lesenisiet nebo kariit. Olon kirinetkei iyae, koyonun serikali iketate karisiek chebo boror koyache inyon yuto sinyoru torotet.

Inoni ko benkitab Equity ako iboru olekiboisiotoo simoit kiyoktoen chepkondok kobun soet keboisien simoisiek ,ako koraa boisie simoisiekab kasari moboisie chukibo keny olon kiboisien koroiton , boisioni koraa kimuche keboisien ilibanen bilisiek en atkai tugul bilisiek koboto chebo sugul ,koboto koraa cheboo konyoiset, koboto okot ial bamba konyo simoingung koboisie koroito en simengu, ako koraa koyoche itinyee chepkondok en benkiniton sikomuch kobois.

Ole ko ole kiumchin chepkondok ak kesomen koraa chepkondok boo komonut koraa boisioni amu toreti kipkosopee kokonor anan konyor konoruet ole konoren chepkondokyi ak yeitio kotesak chepkondochoton yekakobataita betusio, koraa Kinebo komonut en koroi ak ole ongen kou imuchi chito koraa isom rabisiek anan chepkondok ak keib en oliet nemi ngweny ak yeitio iwekte en kasar .